Haha harĩ na macenta matiganĩte ta centa ũyũ wa kũndũ gwĩtagwo Laikipia John Kinyua o ũndũ ũmwe na ceneta wa kwamũrwo ũĩkaine ta Christe Sige na maceneta nĩ marutaga wĩra wa bũrũri wa Kenya kuona nĩo watho wa bũrũri ũkoretwo ũkĩhe wĩigĩrĩrĩki wa gũkorwo makĩrora ũrĩa thirikari cia matũra kana thirikari cia kauntĩ irakorwo ikĩrutĩra mwĩngĩ wĩra o ũndũ ũmwe na ũrĩa marakorwo makĩhũthĩra mbeca iria makoragwo makĩũgania kuma kauntĩ cia o ũndũ ũmwe na iria makoragwo makĩheo kuma kũrĩ thirikari nene nĩguo gũtigĩrĩra mbeca ici nĩ cia hũthĩrwo na wĩigĩrĩrĩki na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na atĩ aikari a kauntĩ itiganĩte nĩ marakorwo makĩamũkĩra motungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire o ũndũ ũmwe na marĩa makinyanĩire ikĩro na oho gũtigĩrĩra rĩu mawĩra nĩ marakorwo makĩrutwo na njĩra ĩria yagĩrĩire oho nĩ makoragwo magĩthondeka mawatho ma bũrũri nĩguo gũtigĩrĩa thirikari ĩna mĩtaratara ya mawatho ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ũndũ wa kwagĩrithia mĩtaratara o ũndũ ũmwe na mĩtũrire ya akenya.

Haha harĩ na macenĩta matiganĩte ta cenĩta wa kũndũ gwĩtagwo Laikipia John Kinyua, o ũndũ ũmwe na cenĩta wa kwamũrwo oĩkaine ta Crystal Asige, na macenĩta nĩ marutaga wĩra wa bata thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, kuona nĩo watho wa bũrũri ũkoretwo ũkĩhe wĩigĩrĩrĩki wagũkorwo makĩrora ũrĩa thirikari cia matũra kana thirikari cia kauntĩ, irakorwo ikĩrutĩra mũingĩ wĩra, o ũndũ ũmwe ũrĩa marakorwo makĩhũthĩra mbeca irĩa makoragwo makĩũngania kuuma kauntĩ ciao, o ũndũ ũmwe na irĩa makoragwo makĩheyo kuuma kũrĩ thirikari nene, nĩguo gũtigĩrĩra mbeca ici nĩ ciahũthĩrwo na wĩigĩrĩrĩki, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na atĩ aikari a kauntĩ itiganĩte, nĩ marakorwo makĩamũkĩra motungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, o ũndũ ũmwe na marĩa makinyanĩire ikĩro, na o ho gũtigĩrĩra mawĩra nĩ marakorwo makĩrutwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, o ho nĩmakoragwo magĩthondeka mawatho ma bũrũri, nĩguo gũtigĩrĩra thirikari ĩna mĩtaratara ya mawatho ĩrĩa yagĩrĩire, nĩũndũ wa kwagĩrithia mĩtaratara o ũndũ ũmwe na mĩtũrĩre ya a Kenya.